Ore entoki edukuyta naa kadolita iswami arashu teramatare oontare enkinejik naa kadamu sinanu orkekun lataasa ena siai ash doi ninye aas oshiake toonkolong'i pookin natii auluo enaa likai maasani ake naa ore embaye etipat naa ore oshi eramtare tormaasai naa ninche etumie pookin toki aa nchere ninye source of income ninye emiri pee etumi impisai esukuul arashu pee etumi enkerai pooki ormaasai ena baye aiteru toltung'anak kituuak arashu elders nedou alotu mpaka irkijanani arashu nkayiok kunyinyik, neeku embaye etipat oleng' tormaasai.

ore entoki nadolita naa eramatare oo ntokitin, kegirae aisuj inkishu tentoki naji oldip. naa ore oldip naa olchani loor irmasher. naa ore entoki nadolita adolita oltungani ooshito empopmpo. netii olpira otii enkare ol dip, naa ninye eisujieki inaduoo kishu pee eishu ilmasher tosesen. naa ebae etipat ena oleng tormaasae arsahu teramatare oosuami .amu eramatare oontokitin naaena. tenkaraki ore irmasher kitanyamala si ninye inaduoo suami teneeku ketii osesen. neeku ore ena bae kees irmaasae ,continuallyvmatejo naaji tewiki ashu too wikii uni, anaa eramatare oontokitin anaake.

Ore entoki nadolita tenewueji, adolita inkerra ware, nagira aing'ong'u orkuikui. Arashu oldia kinyi. Neeku ninye adolita tena pisha, na kibaro oshi inkerra oldiein, neeku naa elelek etadua, nelelek aa kegira aara ashu kegira aar aladuo kuikui egira airrag.

ore entoki nadolita tene wueji naa kadoolta inkukui, naikenoro tolale, naa ore taa enaimaanisha, kimaanisha egira oltungani aramat inkukui, naa ore enaiko tenaitengen oltungani pee eyiolou eramatare oo nkukuui, naa ore ene dukuya, ang'as ninye aisum entoki naji basic arashu intokitin naidim atayiolo tiaraka, entoki naijo kainyioo sababu pee eramat oltungani inkukui, nintoliki aliki inkuki types arashu inkukui naatae, eetae naa inkukui ormayai ake naaji layers neetae naa inkukui o nkirik ake aaji boilers netaae naa naa sii ninche inkukui naas kuna pokira.na ore pee idip aitengena oltungani kuna pookin metayiolo, nintoki aitengen oladuoo tungani ,inkoitoi naaramatie enaduoo kuku, enaiko teneshataki enkaji sidai nemeshaiki, enaiko tene teneramat inaduoo kukui aisho edaa nanya. enaiko teniri.

ore entoki nadolita tena picha naa kadolita ormurani we selenkei eunito olchani. kadol ajo ore ena process nss eneunoto orkeek ashu tree planting. naa ore entoki etipat tene naa kengas aaku ore irkeek, arashu teneeku irkeek kumok temurua, neitobr iladuoo keek olmanyara, nesidanu inkaulele, amu kenyyoriju naa ewueji sapuk tenkaraki irkeek ouno, ore sii enkae e are ashu ebae etipat tenkaraki eunoto orkeek, naa ore irkkeek naa keyau enchan, amu ki release entoki naji moisture nitobir oloing'ang'e enaduoo toki, amu kiropijie enkop. ore sii enkae, naa ore irkeek kisaidia amu, keer arashu itadoyio esiai osiwuo, naidim naaji negil inkajijik ,arashu ki act as windbreakers. ore sii enkae bae etipat orkeek naa kitadoyi enking'ialata enterit arashu entoki najo lashumpa solil erosion.

ore ebae edukuya nadoolta a app najo ene mpesa, nadoolta sii mpesa balance oladuo tungani, nadol naa nchere sufuri ake. ore siii ninche kuna ropiyiani nikinchori anaa esile ashu fuliza, nadolta ajo etabayie sii ninye musho amu inchilinkini tomon oisiet ake eishori, naa ore naa entoki nalotu idamunot tenidol enaduoo balance naa kitodolu naake ajo kirowua imbaa, amu miata naa iropiyiani, nemeeta naa entoki nias tenimiata iropiyiani, amu miidim ainyiang'isho, miidim ainosa edaa, nemidim ainyiang'u enkila tenimiata eropiyia, neeku ore entoki nalotu idamunot tenadol ena balance, naa esumash ake adol.

ore entoki nadolita tene wueji naa kadolita orpayian, ogira aitoti olashe aisho nkujit, ore oladuo ashe naa keena arashu ijo ketii atua nkeek, neeku kitodolu ajo ore oladuo ashe nemeidim aitashe, naa ore sababu nai naitaa olashe metaa mitasho, naa kajo olameyu neku megol olashe amu keeta naa esumash, hoo duo naa tenajo aig'or ewueji netii oladuo ashe naa kenyorri sii, neku ore too damunot ainei nemajo esiai olameyu naikunita oladuo ashe metaa meeta nkufu naitasheyie, neeku kajo emoyian, kemuoi olashe, neeku naa isapootaki aapik inkeek naitasheyie, amu kitodolu naa ajo meidim aitasho openy, nadoolta naa orpayian egira aitashe aiso nkujit teina toki nagira ai support ninye.

Ore entoki nadolita tenewueji, naa kadolita entoki naji mutura. Ho duo nemesapuk enabae tiatua irmaasai oleng',kake atadua nake sininye nainosa sii. Na ore teng'eno ai, ore enikuni tenitobiri enaduo toki, arashu mutura, naa keetae oshi entoki naji orpunuka, ah njere kajo large intestine, na ninye ake eauni, nisagi inkuti kiri namelook, nijo inkirik oltau, kuna napuyiapui, onkuti kirik ake sidan enkiteng',nisagi arashu aidong' inaduo kirik metananita, nitushuli onkuti tokiting naijo pilipili, nepiki atua aladuo punuka. Ore ake pepiki atua orpunuka, ninoki orjiko loonkuk, nepeji enaduo punuka natii nkirik atua, pakeeku taa ninche edung'dung'i enaa enidolta tenaduo picha. Naa kemelok oleng', amu inkirik sidan naa.

Ore entoki nadalta tena picha ,nadolta irkijanani ogira aar empira. Naa tenama zoezi ake etii laduo lewa, nakajo empira eerita naijo friendly, arashu tournament. Nadamu orkekun sinanu nataasa enabae, arashu di ninye akaas oshiake toonkolong'i pookin, naa ore apa sababu nataasie esiai naijo ena, naa tenkaraki esiai naji ene tournaments. Ah ore taa tournaments, naa mashindano nipuopuo onkulie tiimi onkulie kwapin arashu orkulie lewa, nipuopuo aishindana aar enaduo toki naji empira arashu soccer, tenkaraki girara aishindania impisai, arashu aitoki ake naatae tenaduo tournament ,enaa zawadi. Kake ore sii enkae, eker ake si oltung'ani empira tonkulie sababuni nama no mpisai. Amu elelek iar enaa your leisure activity ,arshu enkoitoi ino nikintiship duo tosai enimiata kulie siaitin, arashu di ninye ore sininye empira na ketii iltung'anak laata kipawa ,arashu talent, enaduo siai. Neeku naa aisidai oleng, amu elak ninye osesen.

ore entoki nadolita tene, nadolita iltunganak ookwetita, lelek aa masoesi easita iladii tunganak arashu elelek aa enishindanare etii ashu Olympics, naa ore ebae etipat tenadu siai ashu tenkwatata ,naa aisidai amu eas intokitin are aashu uni, ore ene dukuya ore nkwatata, netotiwuo sii ninye anaa esiai ake naijo enoshi nias oltungani nitum imoisai, amu ore oltungani oota kipawa arashu e talent enaduo siai arshu enkwatata, nelelk ilo aishinda impisai, arashu dii ninye golds niya olosho lino arashu nikintasapuk enkarna mikitayiloouni, ore mufano ena na kiata oltungani ookkwet tolosho le kenya eliud kipchoge, otigila recor enkwetata, netaa karsis tenkaraki ena siai, ore sii ebae etipat oleng tenkaraki ena siai, naa ekintaa busy nikintayu tookulie damunot, elelek naaji idamisho, nilo aas intokitin torok naijo anya irkeek.

ore entoki nadolita tene wueji, nadolita iltunganak oogira ai connect ositima. naa elelek eeku iltunganak le kenya power, ogira aitobir ositima oing'iale. naa ore baa niyieu pee ias ena siai ositima naa lasima pee iyata enkitengenare arashu enkisuma enaduoo siai, aa nchere education o training enaduoo siai, naa ore pe ias training arashu education ositima, naa lasima pee iyiima subjects te highschool naijo esabu, onkulie sciences sii naijo physics. naa ore ewueji naaji nidim anotie enkisuma ositima neeta isukuulini naijo kentraco aa kenya power training college, neetae inkulie tvets naijo kabete neetae sukuul naji technical University of Kenya onkulie kumok pookin. neku naa pookin ake pee itumoki ataasa ena siai ositima naa teniata training o certification enaduoo siai.

ore enkoitoi edukuya, naa tenashukunye sipitali aishoo oldakitari olchani neitu aalo aret. naa aisidai ake tenkanyit tening'as alikioo kewon, nilimu intarikini apa niyeuwuo sipitali, nilimu sii apa emoyian niyata apa inoloong pee ilotu sipitali, nilimu ele shani likinchoo apa ilo kittari teina olong'. nintoki sii ainosu, alimu ajo kainyioo, arashu tiotoi kishomo oladuo shani aing'al ashu keitu, ashu keitu kintaas aitoki, nilimu tenaa isomo inye aok olchani anaa enikitolikio oladuoo kitari, pee etumoki sii ninye oladuoo kitari atayiolo enkoitoi nikidim aisaidiare arashu atareto, neeku kenarikino aketenilimu ilomon te boron ashu tenkoitoi enkanyit, pee etum sii ninye olkitari atayiolo enkoitoi nikiretie, meeta pressure arashu meiurisho.

ore ake pee intabaya oltungani ilarin tiktam oisiet, naa kenarikino niata enkipande ashu kitambulisho, naa ore enkoitoi nitumie enaduoo kipande naa ing'as alo enetii olaiguanani lemurua ino mikigeroki empalai naitodolu ajo ira oleina kop, nintabayie kulo arin, nira enkerai e fulani, naa iyieuta enkipande. ore ake pee kincho olaiguanani enaduo palai, ninap aya inkopisini esirkali naji ene huduma center, ninap endauoo ardasi ashu enaduo palai nikigeroko olaiguanani, ninap taa dii sii birth certificate ino arshu enkardasi einoto, ninap photocopy oo nkipandeni oontoiwuo pokira, ninche impala naikilikuanani tenilo adung' enkipande, neeku nena barakinot esuji ni process inaduo details inonok, nepuku enkipande too nkolongi ashu too lapaitin limiado.